Tekinoronjia nĩ ĩteithĩrĩirie kũrehe ũgima mwega wa arimũ na arutwo, njĩra ya mbere, nĩ arimũ kũhota kũiguana na arutwo, ĩgakorwo nĩ raithi kuigua mĩarĩrio-inĩ yao kũiguana, through gũkorwo na ngurubu ya WhatsApp, ngurubu ya WhatsApp, magakora mwarimũ noahote kũmoria, kũmaririkania maũndũ thĩinĩ ya ngurubu ĩyo. Nomakorwo na ũhoro wa E-learning tools, mwarimũ agatũmĩra reminders, nake mũrutwo noahote kũria kĩũria atakũigua gũoya, na ĩka encourage mũno mũno, ũhoro wa mĩaranĩrie ya mwarimũ. Ningĩ nĩgũkoragwo na ũhoro wa E-learning, harĩa mwarimũ angĩhota kũmahe wĩra different o mũrutwo, na hinya wake kana ũtaũku wake, wa ũndũ ũcio. Ũndũ ũcio ũgateithĩrĩria nginya mũrutwo ũrĩa ũtarĩ na ũgĩ mũingĩ wa gĩthomo, akahota gũkorwo akĩyũkĩrĩria na akahota gũkorwo mwarimũ ũcio akĩmũtaũkwo ũrĩa areka. Mwarimũ nĩmahotaga gũthondeka ũgima mwega thĩinĩ wa gũthaka mĩthako, kana ngĩmu iria ikoragwo thimũ-inĩ, magacoka magakorwo mangĩkorwo mehamwe, magakenerera, magakorwo na mĩthako yao na gũkenanĩra, na makahota kũrehe ũgima mwega mũno wa mwarimũ na mũrutwo, haria mwarimũ araigua nĩ arahota kũ understand, ciana ici, cigakorwo ciĩ free hemwarimũ, wao na makahota nginya kũerewana, mwarimũ akahota kũmenya weaknesses cia ciana ciake.

Mĩthemba ĩrĩa ĩhũthagĩrwo mũno mĩciĩ-inĩ na mĩgũnda-inĩ ya rũgiri; muthemba ũmwe nĩ waya ĩrĩa ĩkagĩrwo gĩkĩngĩ, ũgacoka ũgatwara waya ya thĩgĩngĩ, mũno mũno nĩyo ĩhũthĩkaga mũno mũno mũno thĩ-inĩ wa mũciĩ-inĩ na thĩ-inĩ wa mĩgũnda-inĩ. Na ningĩ ĩyo ĩngĩ no ĩkorwo ni rũgiri, no ũhande rũgiri rwaku. No ũhande kahũa karĩa gatambaga, na gatuĩke karũgiri kega mũno na gakũirigĩra muciĩ. Kau nako nĩkahũthĩkaga mũno mũno mũno mũno mũno. Ningĩ no ũtũmĩre karũgiri karĩa ga kaiyaba nako. Kau nako nĩkahũthĩkaga mũno, na karehaga ũgitĩri mũno thĩ-ini wa mĩciĩ-inĩ itũ, na mĩgũnda-inĩ itũ. Ĩyo nĩyo mĩthemba ya rũgiri ĩrĩa ĩhũthĩkaga mũno mũno thĩ-ini wa mĩciĩ-inĩ itũ. Angĩkorwo nĩ gũkũ taũni-inĩ, nĩũkũhũthĩra rũgiri rwa mahiga. Naruo nĩũhũthĩkaga mũno mũno thĩ-inĩ wa mĩciĩ-nĩ. Ũkairiga na mahiga. Na ningĩ kũrĩa igũrũ no wĩkĩre waya ya thitima nĩundũ wa ũgitĩri makĩrĩa, kana mĩgũnda-inĩ, kũndũ kũrarĩmwo ng'ombe, kũndũ kũrarĩmwo ngũkũ, kũndũ kũrarĩmwo mbũri nĩũndũ wa kũgirĩrĩria ũici wa mahiũ. No wĩkĩre rũgiri rwa thitima, no mũno mũno rũrĩa rũhũthĩkaga mũno nĩ rũgiri rwa thĩgĩngĩ, nĩruo rũhũthĩkaga mũno mũno thĩ-inĩ wa mĩciĩ-inĩ, kana compound inĩ, kana kaiyaba, tondũ onako nĩkahũthĩkaga mũno kũrehe ũgitĩri, especially kũũrĩa macagi-inĩ.

Gĩtũmi kĩa mũndũ andĩkithie kandi yake agũra thimũ njerũ: Ũndũ wa mbere nĩ ũhoro ũrĩa wendekanaga, ũcio nĩ watho thĩini wa bũrũri witũ wa Kenya. Ũndũ wa keerĩ, nĩ ũndũ wa itũmi cia ũgitĩri waku na kũgitĩra namba ĩyo yaku gũkahũthĩka thĩ-inĩ wa ũru. Na namba ĩyo gũtwĩka nĩ yaku na gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota kũmĩ access, na ndĩngĩhota kũheo mũndũ ũngĩ. Ningi, nĩ getha ũhote kũamukĩra motungata ma thimũ ĩyo yaku njerũ ta gũtũma mbeca, kwamũkĩra mbeca, kũhota kũhũrĩra mũndũ thimũ, kwamũkĩra message, ndũngĩhota gwĩka motungata macio ũtambĩte kwandĩkithia raini yaku nĩ getha ĩtuĩke yaku na ĩkorwo ĩna maũndũ maku, ni getha nginya mahote gũgũkinyĩra nayo, mamenye nĩ we ũramĩhũthĩra. Ningĩ ũndũ ũcio ũngĩ, nĩũhotaga gũkorwo ũkĩhota gũ control raini yaku, no ũ block thimũ yaku, no ũthiĩ ũheo raini ĩngĩ njerũ ĩngĩũra tondũ ingĩhota kũra no ũhote kũ replace. Kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩa mũndũ kwandĩkithia kandi yake njerũ mũno mũno, na nĩ watho wendekanaga nĩ bũrũri witũ, na nĩ gĩtũmi kĩnene mũno nĩ ũhoro wa ũgitĩri waku we mwene, na ũgitĩri wa kandi ĩyo yaku ndĩkahũthĩke na njĩra njũru.